Ore naji mpasharot nadolita tenkisuma enkiremore naa ore enedukuya naa keetae oshi olorere ojoki iltunganak peyie itumia imboleani kuna nainyianguno , paa ore niaku ore kulo tunganak naa ilamirak ninche lonaduo poleani sapukin , neeku ore ninche enaponu aas naa keliki olorere naa pinyangu enaduo polea megira aijalie ajo keloito enaduo polea aret oladuo tungani , bora akeninche metimira netum iropiyiani toldukai lenye. Niaku ore nai nanu enagira ajo naa nchere peeku ore kuna poleani naa matejo naji ministry naishoru ena enkiremore , anaa eeku ore iltunganak oishiakino pebol kulo dukai omir inaduo poleani naa iltunganak oisomate , oisomea inasiai, metaa keyiolo ninche ajo empolea naje naa inji etiu onji , ekiliki ake duo sababu , mmee akeduo iropiyiani egira aingoru , niaku ina nai nanu aidim atejo.

Ore embae edukuya naa ingas aingoru iltinkai lotur oladuo shamba lino, ore pee idip iltinkai atutur nebaiki nitautuo nkulupuok kumok , naa ore enasuju naa piyau iltinkai lelo loata nchempei kutitik oar entoki naji harrow .neponu adany iladuo boro metaa kutitik , ore pindip ina ningas ainguaa oladuo loturo lino toonkolongi matejo are enaa matejo ewiki ninye , ningas abukoki empolea, ore pindip atubukoki empolea , niyau taa kuna tingai sapukin naata enatoki naji planter neponu aun, ore peeponu aun , nindim aitusujai enkae polea , ore pindip atipika ina polea , nelo naaduo aisho iwikii are , enaa uni metubulu inaduo aitubulu inonok , ore naa piteru abulu , ninteru naaduo aosh irkiek amu keetae irikiek lenkijape loowosho, eoshi irkiek pemibung entoki naji ras ,eoshi irkiek loorkurt ,irkiek lomotonyi pemenya imotonyi ometubulu naa aikunari nejia. Ore naa peoku , nilotu alo aikesh inaduo masaa inonok , neeku nejia ikunari enasiai temurua ang.